Kidim ilaremok aitumia nkulie oitoi ositima naijo solar, naidim ailepunye enkare tenkop, petum ilairemok atipik nkaitubulu enye. Kidim si ilaremok aitumia enkoitoi ositima naijo osiwuo, aitamanaa winds turbines, kidim si ilairemok aitumia biogas system naitumia imodiok onkishu, tenebo enkare.

Ore ena siai te murua natii nemitobirari amu ketorok irbaribarani, neeku inepu ajo ore ewei enkoitoi naimunyeki lelo keek peebau nkang'itie metuuni kegol peebau eng'ari arashu oltukutuk isulaki erishata nai natasha. Ore enkae ore eunoto orkeek tenkop ang' naake egol amu mesha oleng' neeku inepu ajo mebulu irkeek enaa enaishaakino ketoyu irkeek kumok oleng' itu ebau ina rishataa pee ebulu. Neeku inepu ajo pookin peebulu irkeek nee enkata nao nabukokini enkare, enkare nainyang'uni too ng'arin tooloshi rorin loo ngarrin.

Ore nai tenanu, ore internet na kadol nai nanu enaa meidim aitayu empurrore oropiyiani esirkali amu, etaa ore internet na pooking'ae ojing. Neeku ore nye ata lelo apurrok, teniji naji kitumiai internet pepali empurrore na kidim ake sininche lelo apurrok atijing ina internet, naa kidim ake awaita arashu inyal impisai esirkali. Amu etaa ore internet naa ene pooking'ae. Kake tenidimi si naji ataasishore internet tenkoitoi naishaakino, naa kidim aitayu empurrore oropiyiani eserkali.

Ore ena siai tenkop ang naa keikiti oleng ena siai eunore tenkop ang amu enkop natoyio neeku meshaiki, ore teninepu enkata natuunishoteki inepu ajo kelelek eimin endaa tolchamba toomukuntani tenkaraki enchan nemetii, neeku ore ena siai tenkop ang naa keikiti temurua

Ore enkoloong nataasa ena siai naa kashomo ake duo aas enaa biashara ake duo anoto tolchamba le likae tungani nikipuo aitayu, ketii enkata naa keitayuni endaa temukunta netii enkata nauni naa esiai doi nalelek kake ore naa enkata nilo oltungani aas pee kilaliki anaa ropiyiani ingoru kake mee sii esiai toronok duake keidim ake ppoking ngae ataasa inakata nadamu ajo kake melelek taa oleng.

Ore olairemoni naa keitumiya haro eton aa kegira aitobbirr emukunta pee etumoki atuunisho ,ore ina rishata naa kegira olairemoni aitobirr enterit pee eidim enterit aibunga nkaitubulu netumoki atubulu, neeku ore aitirishaki erishata naitumiya olairemoni haro naa erishata nagira aitobirr emukunda pee etumoki atuunisho.

enetipat enkiremore temurua ang hoo duoo naaji, tenaa enkop natoyio, nemebulu inkaitubulu telelki, kake ene tipat amu teneunisho oltungani pe etum edaa, naa kipungusa garama ekinyiangunoto edaa tooldukayi arashu toosokonini. neeku teniremisho oltungani pee etum edaa, enye ebaiki naaji arshu irpaek. nidim aidong'o lelo paek netum enkurma, arashu tenaa mpoosho. netum naaji atimira netum mpisai, neeku ene tipat oleng. enkiremore emu ketum oltungani edaa enye. naa kipunguza gharama enkinyiang'unoto.

Ore emshini naa keun asioki inepu ajo kesioki ninye ,keya erishata kiti awun oleng alang oltungani, tenaa oltungani arashu iltungana ipik naaji emukunda naa inepu ajo keya ninche enkata egira aawun naa inepu ajo teneya erishata egira aawun nemelo aitobirari esiai ebaiki inakata nalo aikesisho naa inepu ajo ore ninye emashini teneun naa keun ninye too lainini oitoriori ,ore tenaa iltungana ooun naa inepu ajo kepik ilainini lemerisio arashu lainini lemeitoriori neeku ore emashini kewun aitobiraki too lainini oorisio naa inepu ajo kelo aitobiraki mpaka enkata enkasare.

Ore oltarakita linkompoa naaji naa kelelek amu indim aikomboa oltung'ani loota enjurrore sidai oltarakita naa keeku mintanyamal keon enkata nai nainyala amu, ore olopeny loitobirr ilo tarakita. Neeku inepu ajo ekintobiraki amu teninkompoa naa kelotu woltung'ani oloreuta naa ore enkata nainyala naa elde tung'ani olopeny loishughulikia. Ore naa teneeku ijo naaji ijo inyang'u olino makeon naa inepu ajo intumia impisai kumok ing'ira alo ainyang'u oltarakita naa ore enkata niindip esiai ninepu ajo meeta oladuo tarakita esiai. Neeku enaikash eninkompoa alang' olilo ainyang'aki keon amu ore enkata niidip naaji enkiremore ninepu ajo meeta oladuo tarakita lino esiai.

Koree aisul pokin siai oshiake tenelo neyas oltung'ani naa lazima piyata mpisai naji niterunye ena siai arashu ena biashara lazima piyata mpisai esiana naje pidim aiteru. Ore enkae mpaka naji niyata eng'eno ee kuna motonyik amu kepaasha muain neeta keeta ake mpaasharot enye si ninche openy neeku ampaka niata eng'eno oo kuna motonyik napasha pasha. Kifaa sii naji piyata kuna skills naijo ne biashara pemijing' ake atua biashara miyiolo ajo kainyoo dupoto enye ashu ketaa biashara nkasarani tenkata naje neeta sii naji dupoto tenkata naje. Neeku ore si aisul naaji na mpisai wee ng'eno ee biashara wee ng'eno sii ekuna motonyik enkata nilo aiteru aakuu iyasisho tiatua ene.

Kore biogas nemeitumia chemicals kumok amu ntokitin naijo emodiei eitobirieki arashu nkare, arashu najii kuna surunoot e ndaaki arashu manure neeku neikoo ajo meitumia chemicals kumok neeku neikoo meinyaal oltung'ani najii ntoki naijo nenia amu meeti chemicals. Ore tana kaata biogas naa kesidai amu idiim niitumia ntokii indim ainyaaki te yeejuko niitokii aitumia. Naa kore enkaata nijoo aishunye nintoki aiteyeejuk nintokii aitumia. Neeku neiko ajo ekipungusaki garamaa empisai neeku neiko ajoo meintumii ena mpisai kumook enia ninchee niloo aitumia pii enyauu chemicals lo lchambai amu ore ena naa ntokitin ake nieta te ang' naijoo moodoi, naijoo naiji leekunoot e ndaakin, ntokitin naijo aa ninyee nitumia. Neeku nepoo ajo nkipungusa garamaa le kinyanutoo lo lkiek lo mkundani.

Ore tenkop orkokoyok keyas ake duo sii ninche osirua enaa matejoo naa naji irmasai nepej inkirik intokitin naji naijo nena. Kake etii apa entoki nabo natooduo natujuruo tenkop orkokoyok tenakata duo tenepeji inkiri tenkolong' osirua. Epeji nkirik nenyae naji duake enee emasho, kake etii apaa entoki nabo natoduo nemeesi ina tenkop ormasae inepeu ajo eeta oloito looj, ebaki naji naa oronyi lenker arashu lenkine arashu ole nkiteng'. Ore oltung'ani ooj ilo oito naa ore ake pegueny ore pidip neud. Eitu taa apa duo asipu ajo kainyoo sababu peudi ele oito, kake kegueny ake oltung'ani ore pidip meeta etisika meeta ibora neud oltung'ani ele oito niingua , meeta si duo naaji enanap aya kake antoke naa nabo natujuruo tenkop orkokoyok.

Entoroni ele sindano oiboorieki korona, ore ake pee eudi oltungani, keeta entiroto elukunya ,ekinyia rubat, ketii kulie looning enkima eer enkima, ketii kulie oojei nkaik nejei irkulie nkejek, ketum irkulie tunganak erririi, ore sii engae ore ele sindano oiboorieki korona ketii tenakata naa meeta duo oltungani oota esipata nchere keibooyo ele sindano korona inepu ajo kelek etuudoki oltungani neitoki atum ake bado ina moyian kake ore oleng naa rubat osesen ining ajo keya oltungani rubat osesen ketiru oltungani elukunya nejei oltungani ebaiki enkolong abaiki nkolongi are ashu uni.

Wore enabaye, naa enetipat oleng' tenkaraki kiarr inkukuni kuna kutitik naijo rirri, arashu akeyie naai inkuti kukuuni naidim ainyiala inkajijik arashu indaikin. Ene tipat oleng' amu ikut ake naai matejo nikutaki irkiek nimitoki aisho kuna kukunik naai kunyinyik itoki aisho arashu aabulaa. Neeku iniepu ajo enetipat pee easi naji entoki naijo ena tiatua ilshambai arashu inkajijik, pee etumoki naaji ataarai niana ngwesin arashu niana kukuuni kutitik nai naijo matejo iengenje arashu enkoonkoni, arashu orriri, neeku iniepu ajo enetipat oleng' amu kearr pii aishu naaji metaa mitoki abulaa nimitoki aishoo.

Ore ena siai te murua aang' nae sidai amu ore kuna naa ntare, ore ntare naa kiidim ninje aatobik tenkop olameyu arashu nai tenaa olameyu otii enkop naa enaa emurua aang' amu mesha oleng' naa inepu ake ajo kesawa ninje ntare. Ore sii tenee nkata e nchan kisawa ake nje amu kiidim ake aatobik te murua pookin. Ore ena siai te murua aang' ninye oleng' tenakata esiai nabikito aaku ninye esidai amu ore enker naake iidim atobiko tiatua enkop natoyio naake idim sii atobiko tenkop nasheita. Inepu siinje ajo ore nkinejik kebik ake tina kop amu ketii mbenek, neeku inepu ajo keked irkeek. Neeku ore ena siai te murua aang' kesidai pii.

Ore enkata pookin nintobiir budget naa itum iropiani niteng'el . Amu tenintobir budget nimintumia ropiani inonok pookin. Amuu keeku iyiolou ajo ore esiani naje oropiani naaje na eweji naje apik, ore enkae siana oo ropiani naaje napik ankae weji. Neeku inepu ajo mimut iropiani inonok pookin terishata nabo arashu tenkata nabo. Amu keeku intobira budget ninepu ajo mintumia naduo pisai inonok pookin. Kaake ore ake pemiata budget ninepu ajo iyasishore iropiani pookin ore enkae kaataa na iking'at amuu intomia ake miata enkoitoi nintumiare naduo ropiani. Neeku ore erishata pookin nintumia budget naa ekincho ntobirai iropiani inonok nitum iropiani niteng'el nintumia tenkai rishata tenelo nituum naaji ebae napuku naajii miata mpango naa inepu ajo tenintumia budget naa itum iropiani niteng'el, kake ore ake pemintumia budget ninepu ajo inyaalaa ropiani nintumia tenkoitoi nemiisha.

Ore ena siai temurua natii meitobirari amuu ore naa yiok naa kira Irmaasai, ore oleng Irmaasai naa menyor oleng ena siai oo ilmosorr neeku inepu ajo ore ninye tenelo naaji neyieu oltungani ilmosor arashu ninye ilmayai na mpaka pee ilo ainyangu tolduka arashu te taon amu menyorr naa ninche Ilmaasai ena ramatare oo motonyik aashu eramate oo nkukui neeku inepu ajo esia ena nemetii enkop ang, esiai ena nemetii emurua nikimanya amu menyorr Ilmaasai ena siai oolmosorr, ore ninye mpaka ebaiki ena kata ketii ilmaasai kumok lemenya nimje ilmosorr, meitumiya ninche amu eitu ninche ebulu tiatua ina siai aashu ilo kuak onyai ilmosorr, ore ninche oleng naa inepu ajo menyorr ninche ena siai neeku meeta ninche imotonyik, ilkuti oleng inepu loota neeku esiai ena natii abori oleng temurua ang.

Ore te murua natii nemegira serkali aing'uraa elelero nemeeta irkasin, inepu ajo ketii ilelero kumok ake aamanaa too nkang'itie nemeeta irkasin. Ore nai nanu tenduata ai naa kajo kenare nai tenitobir serkali e county irishat arashu iwuejitin peetum aigero irkijanani amu inepu ajo ore iwuejitin kumok tenkata te te county te sirkali e county naa iltung'anak kituak otii, ninepu ajo kelau elelero kumok oleng' iwuejitin arashu rishat orkasin. Kiidim nai sirkali e county aitayu irkasin ake naaji enaa kuna siaitin e mtaani, niidim aigero elelro arashu isiaitin pookin eripore arashu esiai akeyie pooki naidim elelero aanoto amu inepu ajo aikumok elelero oleng' too nkang'itie nemeeta isiaitin.

Kekeponari elaata tenintumia enkadi embenki tenitii nkuapi eboo, ore enitii nkuapi eboo piintumia enkadi embenki naake itodolu ajo kibelekenyi iropiani. Neeku inepu ajo tenemerisio retii oo nkuapi arashu oo ropiani oo nkuapi naa inepu ajo keponari elaata. Neeku inepu ajo ilak impisai zaidi oo naifaa duo piilak nai tenitii enkop inyi amu kitodolu naa ajokibelekenyi kuna ropiani pee etumoki atabai esiana o ropiani naifaa piilak.

Keidim naaji serkali atareto kulo tunganak tarueishi telaata e sipitali amu mebaiki iltungana kumok embaare too sipitalini, keidim sii serkali atareto iltungana metabaiki enkisuma tenkoitoi yaabori nemetiii elaata sapuk amuu inepu ajo ketii iltungana oinguaa enkisuma tenkaraki elaata oo ropiyiani ,keidim sii srkali aitayu eretoto oo ndaiki too muruan naapasha amu inepu ajo ketii iltungana oota esumash neeku inepu ajo ketii shida sapuk oleng neeku keidim naaji serkali aitayu eretoto endaa ,keidim sii serkali ateshetaki iltunganak inkajijik amu inepu ajo ketii muruan nemeeta iltungana inkajijik neidim sii ninye serkali aitayu eretoto sii ninye naijo ina ,keidim sii serkali naaji aitayu eretoto oo ilchamabi ore lelo shambai neisho iltunganaka isiatin inep ajo neidim elelero arashu iltungana pookin lemeeta isiatin esia.

Ore enkipirta orkishopo nairukurukore orkuaak naa entoki etipat oleng' nanyorri tenkop ormaasai amu ore orkishopei lenkop ormaasai naa kitodolu orkuaak lormaasai kitodolu enkanyit nchere ore ina kishopo naa kitodolu ajo orkuaak oje ele lormaasai laa kesuji naa nidol ajo ore naai oltung'ani long'el tiatua orkishopei neji etanya ele ompaka torkuaak.

Ore ena ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena naa ilairemok kulo lootishipakinote naaji esiai oo nkaek enye, etuunishote netum neisho nkaitubulu enye niyiu intokitin sidain. Neeku ina nai nalotu ndamunot ainei.

Ore ena nee enkiteng'ena egirai aiteng'en iltung'anak eniko teneasishore nkoitoi e teknolojia arashu nkoitoi e intanet. Iltung'anak kulo loogira aang'amu enkisuma arashu enkiteng'ena peetumoki siinje ataret ate too nkolong'i natii dukuya. Neeku kegira kulo tung'anak aisuma niteng'ena neyolou nkoitoi napaapaasha pee etumoki nai matejo ataasisho te nkoitoi naje.

ore tipat ena bae arshu tipat eunoto orkeek, ore ewueji pookin neuno irkeek neuno irkek naa eisidai, amu keeku metoi enkop. ninepu ajo ore ewuei neuno irkeek naa kibung' enkare. neeku mesioki iwuejitin aatoi. ore tipat eunore orkeek naa kesidai amu kitayu iloipi sidain kitonyorij enkop, nesidanu enkop pooki natii irkeek, naa inepu ajo kesha oleng te weui netii irkeek alang ewuei nemetii irkeek.

Ore enkoitoi naishiaa pesuj oltasat tengari naa pelak olorika amu ore kila olorika tengari naa kelaki neaku ore ake paa kegira aibungaki enkayioni enye olorika nelak. Kitodolu sii ajo tenaa kegira aibungaki enkayioni enye olorika, lazima petii inaayioni ataana amu tenemetaana naa kejing olikae tungani ilo orika amu meanyu naa engari oltungani olakwa ore duo isul oleng naa pelak ilo orika loibungaka inaa ayioni enye , metaa etalaa olenye , nelak olenkayioni enye.

Ore naaji nkoitoi nintumiya ingira aingoru oramatie lesiekunoto ,indim naaji aingoru tenkoitoi naijo ene loan tenaa ira olbiasharai ,ningoru naaji loan nias biashara ,ore pee iyas biashara kenarikino nikincho ena biashara faida, ore faida nikincho ena biashara naa kenare niendelea alak ena loan ore teniomonu eretoto naaji nasieku anaa ene loan ore epee kinchori niasishore nitum faida ore tenitum faida nilak loan neikunari nejia.

Ore entoki naitiship tena siai naa njere kegirai aijalie naaji esidano naaji arashu irkeek laaji logirai aitumia tene, kegirai ajali afya ooltung'anak le murua. Adol ajo keti nai lopisaani naaji kulo loing'uraa ajo kebaa eng'olon orkeek loogirai aitumia tene. Ore si enkae ore ena siai niayio es inafasini kumok tiatua elelero idol ajo ketii elelero kumok iltung'anak loogira aasisho. Neeku idol ajo ore ena siai nitayio nafasini kumok ishoo elelero arashu irkijanani kumok esiai tena murua.

Atijinga olduka natum oltungani lolduka najoki supa nejo ipa ,amaa kuna simui kakua naaji atum te bei nalelek aashu kakua too ropiyiani naaje naalelek naautaki, amaa kuna ama ena bei keisidai? kebaa naaji enkata naidim ataasishore ena simu esia? naaliki, nalak, natum esimu too ropiyiani naidim atabaiki.

Ore ena siai, nemesapuk tenkop ang, amu mbaa e teknoloji kuna nidol ajo meeta Imaasai enjurore oleng ena siai neeku iltungana kuti oleng oogira aitumiya, ijo tenakata inkera e sukuul aashu iltungana ake oisumate kake keikiti ena siai oleng tenkop ang.

ore sababu pee etudungoki enkare. ore nabo aakidimayu naa keitu elaki enkare, eishiliwe enkata elaare enkare neeku ina pee etudungoki enkare, idimayu netii esile. neku ore enkoitoi nabo nashukunyieki enkare, na pee elaki esile. pee elak oltungani esile enkare, pee etumokini aatushuku enkare. ore si enkae eidimayu neetae iwuejitin naitobitritae ebaiki naa ipaipi, ashu ebaiki naa eweji negirae apoonaa. neku kidimayu naa kegirae aitobir ina pee etudung'oki. neku idimayu naa ore terishata naje neshukunye enkare, ina pee eitobiraki ashu teneidipi aatalak.

Kanyor nanu ena bae amuu, keutaa nitengen inkera eton aa kutitik. Wore tenepuo aabulu neeku botorok, netum engeno sapuk, wore sii enkae, wore kuna kera tenepuo aabulu, keeku ketum empijan nemeitoki aaku keeta enkureitisho ata tedukuya iltunganak kumok. Neeku kanyor nanu ena bae amuu kitengen inkera eton aa kutitik, nisho imbolokinot kumok, ontokitin naapapaasha.

Wore ena, naa wore entoki nalotu indamunot aiinei tenadol ena naa, kekirai aapik bietisho oltunganak metaa ninye enetipat aisul, ninye enedukuya. Kekira ayakikisha aajo, amaa indaikin naaunitoi, kesidan tenenya iltunganak, kemaa irkiek ooitumiyaki, kesidan arashu kenkata nabo eya pee eeishunye tiatua naduo daikin pee etumoki iltunganak ainosa. Neeku wore entoki nalotu indamunot aiinei tene, naa, kebaa bietisho nakirai ai zingatia tiatua enkiremore oondaikin.

kaliki ninye enkoitoi edukuya nchere, kifaa ninye, pee eeta, arashu kishaakino ninye peeta mpala naishaa, aa nchere taa tenaa enkae sukuul ingua neeta empalai naitodolu ajo ina sukuul inguaa. eewuo ena sukuul. ore enkae kishaakino ninye nelak impisai esukuul. enas ukuul nagira alotu, pee etumoki atalaa, pee etumoki aisumayu. amu ore naa pee eku eitu etum iropiyiani esukuul naa kegolu naa enkata tenelotu ninye aisuma. kaliki ninye enikununo sukuul. enkata napuoi orusa, enkata naisumai, intokitin naijo nena. kaliki sii ajo kenarikino paa tenelotu sukuul netum enkipande eina sukuul natii, nagira alotu sukuul ang neme duo idia nainguaa. arashu neme enoshi nkae kipande ake naatae oshi.

kidim naaji iltururi aibungata nkaaik, nilepunye esiai ooropiyiani temurua.aa nchere kidim naaji lelo tururi, aishoo iltungank lemeeta isitin impisai e loan arashu naji esile nicho oltungani, neya kulo tunganak lemeeta isiatin kuna ropiyiani, nepuo aiterunye ibiaasharani, ore pee ebol ibiasharani enye, netum naaji faida, netum aatushuku mpisai ekulo tururi. naa ketum kulo tururi faida. amu tenisho naaji iltunganak kumok, neshuku kila oltungani te faida enye. naa inepu ajo ketum kulo tururi. mpisai kumok. neendelea ailepunye enkishui oltunganak kumok lemeeta isiatin.

ore pee egol intokitin, tooldukai lang, alang eni itodua too kulie dukai naa nchere, ore enkop ang naa kelakuaniki town neeku inepu ajo, egari epiki eilata rashu oltukutuk pee elo ayau inaduoo tokitin. neku ore oltungani leolduka mpaka nelak egari arashu oltukutuk apik eilata. naa ennkop nalakua. neeku inepu ajo ina pee emir intokitin enye egol. amu kelakuaniki town ore enkae kata naa kesha neeku meyimayu olabaribara. ina pee emir intokitin egol. amu enelakua epuo aaayaunye naa kelak impisai oo garin arashu iltukituki loopuo aayau inaduoo tokitin. neeku inepu ajo kemir sii ninche egoli pee etumoki aanoto faida.

Ore elelero, tenelo netumi iropiyiani naaret elelero, nemetum pookin. Amu nepu ajo, kisho iltung'anak iltung'anak lenye. Ninepu ajo ore kuldo lemeeta iltung'anak loyiolo, nemeeta ninye oltung'ani oisho inaduo ropiyiani. Neeku idol ajo irkuti ake otum. Na ore kuldo kuti otum, na loota iltung'anak loyiolo. Ore kuldo lemeeta oltung'ani lemeyiolo, nepu ajo king'uari ninche tesiadi, amu meeta oltung'ani, oidim ninche ai tetea. Kake ore kuldo loota iltung'anak loi tetea, enkata sapuk, erishata sapuk, na ninche ake otum ereteto. Ore kuldo lemeyiolo, nemeeta oltung'ani loret ninche.

Ore ena, naa emashini naitumiai tenkata erripore. Ore enkata sapuk na kepiki ildukai kulo sapukin, inkampunini, arashu inkang'itie. Ore ena mashini naa king'or, king'or inewueji pookin, nedoli ajo kang'ae naewuo, kanyioo nataase. Kake keetae naa enkae mashini naing'orieki tiatua, naibung'are ena. Neeku kedol ake olopeny ajo kanyioo nagira aasa, kanyioo nagira aasa edama pookin ata enkewarie. Neeku ore ena mashini na enaitumiai, terripore.

ore taata oleng tolduka loonkilani netaa keetae inkilani kumok naaripa. ore apa, nemetumi nkilani naripa. mpaka ninyiangu ning'oru oltungani likiripaki, ore taata netaa itum ake eripa, isulaki, irkarash kulo lioring' mpaka iloishopi. ninche taat ilngejuko oleng tolduka amu metii apa.

Ore ene dukuya kaliki irbarrnot tenebo ontomonok pee megel isiaitin amu kegel elelero kumok isiaitin meyieu elelero nenauru kaliki ajoki ore pooki kasi kesidai naa ketumieki iropiyiani ore enkae naa kaing'oru ilturruri ooret intomonok tenebo olelero aisho iropiyiani metaasishore pee etumoki aatushukoki toonkolong'i naatii dukuya kaliki sii elelero ajoki pee iendelea enkisuma amu ore isiaitin kumok naa keyieu enkisuma neeku inepu ajo tenitu epuo aisuma naa kegolu oleng' pee etum isiatin naapaapasha.

Tanaa kuti ntokiting tolduka arashu tewueji tosokoni, nimikinchori inyang'u esiana naba enaa eniyieu. Njere, petumoki likae tung'ani taisere arashu tesiadi yie anoto. Tenaa nkardasini tomon enkurma eetae, na nena tomon iyieu ninyang'u, nimikinchori inyang'u pee, etum olikae tung'ani olotu. Amu tenaa kuti, nimidimi aishoo oltung'ani obo. Kake petumi atorwor, petum iltung'anak sininche kumok anoto.

Keimaa sirkali igolikinot kumok amu, ore kuna masaa enkata sapuk, nimidim ataas esiai enaa enanarikino. Amu nepu ajo, ore etaasishoreki enkiti rishata ninepu ajo, mokure egira apik iladuo omon enaa enanarikino pee epik. Nepu ajo nkaik oltung'anak kumok eimaa, nejing' empurrore neeku misiligayu naduo mashinini. Neeku nepu ajo ore enkata sapuk, keeta sirkali golikinot amu kekumok ilapurrok tonaduo masaa, na lapurrok ninche omiraki, na lapurrok oitokinyang'u, na ore iltung'anak ogira aitumia naduo masaa, ore amu keeta ejurrore sapuk, ninepu ajo sapuk empurrore tiatua naduo masaa.

Kesidai empeku orpaek natii olchani amu metumoki ng'uesin arashu nkukuuni olchamba ainasa ore ake pee iun pee ipik enkop naa kebulu ometaa arashu kebulu ometoisho amu menya nguesin, menya nguesin amu ketii olchani nemenya hata nena kukuuni, neeku enaikasha enatii olchani enemetii amu kebulu, ore ake pee ipik enemetii olchani nenya inaduoo nguesi neturu tenkop nimaniki ajo miata endaa nabulu temukunda.

metumoyu internet teleleki tenkop ang au ore enkop ang nemitii network .neeku inepu ajo keimaa nkera nyamlitin kumok, tenemetum internet amu ore enkisuma sapuk ena rishata netaa internet itumiae ,neeku inepu ajo keim inkera intokitin komok tenkaraki metumito enkisuma, naishaakino natumoto nkulie kera, toosukuulini. neeku inepu ajo keku ketii enkisuma abori erishata sapuk amu metii internet metumito inaduoo kera ntokitin naishakino pee eeta.

ore esiai ooltunganak osotu kodi. naa pee manaa aishaakinore ajo etasotutuo kodi too wuejitin neenarikino. ore pee idip. neponaa empala, naitodolu ajo etasotutuo kodi too wuejitin neeje ,neya nena ropiyiani ewueji nenarikino, pee etii. teine taa eyiolou sirkali eniko tenitumia nena ropiyiani naasotunyeki kodi. ore kulo tungank oosotu kodi naa ketii iwuejitin pookin nemanaa too biasharani, ketii nkauntini naapashipaasha enkop pookin.

ore eninko pee iiger keon orkigeroto le kra, ilo enkopisi e kra nikitaaniki. nilo niger keon ajo enkata ino edukuya ena inakata orkigeroto lino le dukuya, nikinchori iutakinot imbaa naishaakino pee iimput. ekimpotunyeki intokitin naijo enkipande. naaji entoki naijo birth certificate intokitin naijo nena, naa ekiutari. naa ore sii teniata enkilikuanata naa idim ake aikilikuana lelo tunganak, naa ekituaa anaa enaishiakino.

ore technology niteleliaa taata esiai eshumata ooropiyiani, amu etaa idim atushuma iropyiani inonok tewueji naba anaa enitii, meekure aa mpaka nilo e mbenki naaji, arahu ewueji pookin ake nanarikino pee ilo ashum iropiyiani inonok. tenaa ang itii arashu orkasi, ashu enkop nalakua nalakwaniki embenki, netaa idim, teniata esimu ena sapuk, idim ake taata aiwangie nijo ena siana, ninche agira ashum, eeta iwuejitin nirony, nishum iropiyiani inonok eimu enkoitoi e tecknolojia. meekure aa lasima aashu meekure aa lazima pee elo oltungani bank nabaiki naaji ashu ebenki nalakua, etaa ishum ake itii ewueji nitii.

kishakino pee iro iltunganak, nelimu inyamalitin naata maate aaliki ilarikok lenye. ore sii ninche ilarikok tenelikini, neton nitabaya iyieunot ooltunganak amu inepu ajo, ore ilarikok kumok netapalaitie iltunganak lenye, neeku mening naaji orkiyioi arshu iyeunot ooltunganak. neeku teniro iltungank neliki ilarikok lenye, ore ssii ninche ilarikok nakidim naji neirorie sirkali eshumata, nereti iltunganak loota inyamalitin naijo inoorbaribarani, torok naaji arashu ina oitoi pookin e internet

ore ena siiai neme saouk oleng tenkop ang amu meeta iltunganak ejurore ekuna mashinini. neku inepu ajo iltungank kuti ooyiolo aatasishore, neeku mesapuk ena siiai tenkop ang oleng amu eitu etum iltunganak engeno naasie ena siai.

Ore ilayawak loosilen lormutandao engolikinoto sapuk amu kelelek teneomonu iropiyiani keeta enkata naishiliwa, ore enkae kelelek aa ore pee ishiliwa itu elak neponari inaduo ropiyiani ninepu ajo kelak oladuo tung'ani impisai kumok alang' inaatoning'unote apa pee elak tina sile.

Idim aisuma oltung'ani peyiolou enasiai, eniko tenereu ele tarakita. Idim si aisuma oltung'ani metayiolo wuejiting nepapaasha eniko tenitumia ena mashini arashu ele tarakita. Kidim si oltung'ani ashomo nai sukuul, nisum eniko tenereu, wuejiting neim enagarri, amu mepoki wueji ake duo eim, osiaitin si neidim ness enagarri.

Ore iljacketi oigero naa emashini naiger, kitumia oltung'ani erishata enye aiger lelo kigerot neeku inepu ajo ina peegol enkinyang'a enye alang' kulo lemigero. Ore sii lelo oigero kitodolu ajo brand naje arashu enkarna enkampuni naje, neeku ina piinepu ajo ina peegol enkinyang'a elelo jacketi alang' kuldo lemigero amu ore naa kuldo lemigero meti ninje toki.

Ore ena siai nemesapuk tenkop ang' tenkaraki ina siai ake yie e network inepu ajo keti network abori. Neeku ore ena siai nemesapuk tenkop ang' naa tenaa etii naa kiti oleng', inepu ajo ketii iltung'anak lemeeta enkariano neeku iltung'anak kutik oleng' loota enkariano ena siai.

Ore ena naa empisha oolopisaani le biotisho, idimayu netaparana emurua naje adol eneba biotisho isulaki oleng' too nkera. Ore kulo naa lopisaani matejo looshomoita aing'uraa enkiremore eneba enkiremore tina kop, ning'uraa mbaa pookin e biotisho sana sana naihusu inkera.

Ore ena, no olaini lesimu. Ipik esimu pitumoki atoosho. Kake etoworiwore elaini amu kidimayu naa tenijo apik esimu sapuk, nemejing elulung'a. Neeku mpaka nibel aitayu tiatua inaaji enye sapuk, nintoki aitayu tiatua inaaji enye kiti, pitumoki atipika. Amu ore kuna simui sapukin, nemepiki elulung'a, kepiki akiti.

Kaitishipa nanu ena siai oleng' tenadol imbuka naijo kuna ebulu nemetii inainosa olkurto amu inepu ajo ore engae rishata ajo etubutua nai inkaitubulu arashu imbuka naijo kuna ninepu ajo ketii inaaudo nainosa olkurto, kake kaitishipa nanu tenadol asidain metii iwojitin nainosa olkurto, nemetii inaaudo. Neeku kautiship nanu esiai tenadol etubulutua aitobiraki metii inainosa olkurto.

Kidim imbenkii ataret ilturrurri, tenkoitoi naa enkishooroto oropiyiani. Kidim imbenkii aishoo ilturrurri esiana oropiyiani naaje. Nepuo kulo turrurri, nepik kuna ropiyaiani esiai, niasishore, netum faida, netum atushuku ina ombenkii. Ketum si benkii faida, na ketum sinche ilturrurri faida. Amu ore ake erishata pookin naisho ebenki ilturrurri iropiyiani, neasishore ilturrurri kuna ropiyaiani, netum iropiyiani faida. Netum sininche aishoo ate faida sapuk.

Kesuj iltungana kumok Wi-Fi amuu keeta enkata apuk amu ore teneitumia oltungani WIFI neme ropiyiani enyanak etalaa neme mpisai enyanak eitumiya pee etumoki aitumiya neeku inepu ajo kenyorr iltunganak kumok WIFI enkata sapuk amu ketum pesho nemeeta entoki nalak kake ore pee eeku intanet esimu enye eitumiya oltungani keitodolu ajo keishaakino pee epik oltungani ropiyiani esimu enye pee etumoki aitumiya intanet kake ore WIFI naa ene pesho.

Ore ena siai e internet te sukuul neyaua graduates abori amu etaa kepuo iltung'anak aing'oru majibu pookin enkisuma te internet ninepu ajo meeta ilaaduo itung'anak ogira aisuma te internet erishata naisuma naas ninche oopeny uchunguzi enye oopeny kake etaa kepuo ake nepuo aing'oru majibu naataana naalelek neeku meekenya oltung'ani aisuma kake kelo ake aing'oru majibu naa ina pee inepu ajo kedou esiai enkisuma te sukuul amu meekure egira iltung'anak aisuma enaa enaishiakino etaa internet ake ejing' netum majibu pookin naayieu.

Tiniyieu ninya ena, ore ena naa enkuashe iguet intuku nintokitokie ore pee intokitokie nitokitokie ayierr naaji te nkare nintokitokie mpaka neoku ore pee eoku naa kenana naa inakata itumoki ainosa.

Ore enkisuma sidai oo ropiyiani naa keret iltunganak eniko teibung' iropiyiani enkata pookin naasisho arashu enkata pookin natum oltungani iropiyiani amu keeku ketum oltungani erishata naitenkelie iropiyiani neeku inepu ajo mee enkata pookin itumiya oltungani inaauduo ropiyiani, tenetum taata esiana naje niwuangie taata esiana naje nitumiya esiana naje netum aitobira budget netum eneiko enikunaa esiai enye.

Kidim sukuul aatipik irrereni pee etum internet eimu enkoitoi ositima keng'as aaku pooki pee esisho internet naa mpaka netii ositima, neeku ore nai sukuulini neton itu ebaya ositima kepik naai sukuul irrereni oidim aitobira metabau ositima atua isukuulini ore ina rishata naa ketumoki aanoto internet, kiidim sii sukuul airorie naaji matejo olturrur oitasheiki esiai enkisuma pee eidim ayau eretoto pee etum sukuulini internet naishiakino pee etum nkera enkisuma nabaya.

Kaidim atiaki ele ainyang'unoni legarri empikap, ping'iri aanyu enkata natumi enagarri tolduka. Ore nai inarishata, na kidim ashomo ataasa esiai, petum inkulie ropiyaiani petumoki aiputa. Metaa ore erishata nalo aku ketii enagarri olduka, netumoki sininye aiputa naduo ropiyaiani neya egarri nayieu ninye. Arashu, teneetae enkae garri nai nabaiki nena ropiyiani natalaa, tenaa ki lazima naji peeta egarri, na kiidim aawa enkai garri nabaiki nena ropiyiani. Arashu eng'iri aanyu, neponaa ropiyiani petumoki atalaa egarri enye e pick up.

Ilepa enkinyianga oorpaek amu, etaa kutik irpaek ootae tolosho. Iniepu ajo wore toorkompen, duo kuna oshi naapiki irpaek, nemekure etii irpaek, etaa irpaek kutik. Neeku iniepu ajo, wore iltunganak oata kulo paek, netaa kekira aamirr egol enkinyianga. Amu etaa iltunganak kutik oata. Neeku wore kulo kutik oata, nemirr egol enkinyianga amuu, inakata naa sininche etum faida amu etaa ninche ake oata irpaek neeku Ina piidol ajo ilepa bei.

Ore ofakado obo, na ropiyaiani onom. Amu ore erishata natiiki, nerishata nemeetae ofakado. Eitu ebulu, eitu eisho. Kake ore ake enkata naisho olchani lofakado, niput ifakadoni neeku kumok, nedou bei enye. Ninepu ajo keetae obo omiri kumi, mpaka nchilinkini tikitam. Kake ore tanakata amu meetae, naina pidol ajo ore obo, na inchilinkini onom.

Kidim nai olainyang'ani orkilikwai tenaa enkoitoi esimu apa atalie kuna ropiyiani. Tenitodolu, ele kilikwai oigero ajo esiana oropiyiani naaje eterewa, nedol olopeny olduka, na kidim atorrinyoki iropiyiani. Amu ore orkilikwai, kigero ntarikini, kigero mpaka enkolong, wesiana oropiyiani natalaa. Ore inakata, na kidim olopeny olduka atonyorrai tenedol ele kilikwai. Nakata ake idim atushukoki meeta risit.

Kiidim enkampuni esafaricom ailepunyie esiai e digital too murua naapasha itobir enkoitoi e network amu inepu ajo ore imurua kumok ilmaasai nemetii network amu ilpurkeli kulie iwojitin neelakua ninepu ajo ore esiai e digital ketii abori kenkaraki network. Kiidim naaji inaampuni ailepunyie esiai e network eeu iloshi shumai lenye oitobir network naa ore inarishata ketum iltunganak network netum esiai e internet ataasisho nesidanu esiai pookin e digital.

ore kuna mashini ooropyiani neme pooki ng'ae obol. melotu ake pooki ng'ae naaji nepik enkaad enye nepuku iropiyiani, oltungani obo ake nabo kata. tenipik enkaad ino naa inakaa epuku ropiyiani. kake meidim likae tungani naaji leme ninyeoidim aitayu nena ropiyiani. oltungani ake makewon, neeku idol ajo mesapuku empurore amu ime pooki ng'ae ake obol nena mashini, keeta iltunganak oje.

Ore jiko koa naa oljiko sidai oleng' amu meya nkuuk kumok, neeku ore eninko ipik ake nkuuk kutik nintudup too nkardasini arashu too nkeek. Ore jiko koa, keeta eisoto arashu emilang'o naikenieki, ore ena milang'o enye naijo esaani kejing' inkuruon. Ore piiputa nimbukoo, ore inakata piimbukoo nidol ajo keeku me mejing' nkuuk oljiko, ore sii enkae teniyeu neyerisho jiko koa esidai teyiara teyerishore ikeno amu tenibol naake enya nkuuk asioki. Neeku eniakash piing'en penyo kake miing'en pii amu teniing'en pii ninteleki emoti nemepok kake tenibol penyo naake eyierisho esidai.

teneingunyunguny olainyangani ajo einyalate lolan lenyana ,kaliki nchere shomo ore likae kekun tenishukunye ainyangu nena masaa naa kaamiraki tenkinyangata ooropiyiani kuti, amuu ore naa ina rishata nainyangua neinyala lolan lenyana ore ina nkae rishata tenishukunye ainyangu naa kamiraki tebei sidai pee meitoki ainyangu too ropiyiani kumok nchere pee aalaaki taa ina rishata apa oo lolan oinyangua neinyala.

Etipika sirkali ibarakinot, esiai e visa e America, isulaki toltung'anak lopuo ebaare tosipitalini inakop. Arashu inkera naapuo enkisuma inakop. Etipika sirkali ibarakinot pee, ore nai iltung'anak laijo lelo loyieu ebaare ashu isipitalini, na ketum anoto ereteto tenkata nataana.

Ore oltung'ani lemetii esiai eserkali, nakidim ake sininye anoto empalai e KRA. Tenelo inkopisini e KRA nataaniki, na ekincho eutaroto sidai. Nekiutari ake eninko tenimput impala pookin e KRA.

Kaoshoki safaricom esimu naliki injere, ilepa iropiyiani eskiza arashu kaagira adung' iropiyiani eskiza namaata skiza arashu namayiou nanu skiza. Etii sii enkoitoi niidim naaji aiwuangie nena skiza, tenirony naaji star iip nabo aash, ore inakata nilo ninkoro ewoji nigero nena skiza pee itumoki atujuto neeku miata.

Ore ilangeni oitayu ate aipimisho amu kejo peeyiolou enetii inyamalitin isulaki naaji imoyiaritin natii imurua naapashiipasha, amu inepu ajo ketii imoriyiarin oo nkariak arashu imoyiaritin naayau oloiterio neeku ore esiai ole'lo ankeni naa pee iyiolou enetii inyamalitin kumok naapashiipasha too murua.

Kaiteng'en naji oltung'ani lemeyiolo aitumia Internet, enaiko Internet teneesisho. Ore sii Internet, naa tesimu sapuk ake easisho. Amu ore kuna simui kutitik, nemeitumia ninche Internet. Neeku autaki njere, ore esimu sapuk, enaji smartphone, naa ninye naitumia Internet. Nautaki eniko teneasishore.

Ore kuna naa imboosho naashal naitoyioki temukunta. Kanyor nanu imboosho naashal amu ore enkata pookin niyier naa kesioki aoku, neeku miya esaa sapuk igira ayier, naa kemelook naleng imboosho eton eshal alang' kunda naatobiko temukunta neishori metoyito.

Tenaponaa naaji enkisuma nkejuk atii esiai naakanyok naaji aitodolu ina nyuata tiatua esiai, nakata edol olkitok naaji ajo kaata enkeno nagiroo enoshiake. Naa ore nakata naa kedol nejuru ajo etoponari enkeno naatum ailepie esiai.

Ore naji mashinini, arashu iltarakitani arashu impaampi lonare pitumiai tolchamba lonkitunkuuni, naa mashinini ng'ejuko. Alang' tenilo ainyang'u kunda naidipa likae tung'ani ataasishore, kesidai naji oleng, teninyang'u oltung'ani ing'ejuko. Ore teneeku irpaampi, kenare naaji irpaampi lolchuma, alang' kulo lempira. Amu ore lolchuma, na kebik oleng alang' kuldo lempira amu ore lempira kenya enkolong',na kesioki abela.

Kiidim naaji iltururi arashu sirkali aishoo ilairemok imashinini naasishore peetum ailepunyie eramatare oo mukuntani enye. Kidimu sii naaji lelo tururi arashu sirkali aishoru imashinini nimitalak ilairemok iropiyiani kumok. Kiidim sii aishoru tepesho, kiidim naaji aishoru imashinini tenobo iltunganak loitumia inaduo mashinini ore ina rishata naa kiidim iltunganak ailepunyie enkiremore.

kajoki naaji ele tungani latooshoko nchere, kangas aisiligie pee eboru, amu tenimina iropiyiani eing'uaa enkoitoi e kcb naa kaisiligie ajoki keshukuye iropiyiani enyenak. elulung'a nemeeta enikunari pee epuo. ore enkae kaliki naai ele tungani ajoki pee aisho mpala, enyenak aataa inamba esimu, enkipande werishata nairiwayie kuna ropiyiani ning'ialari. ore ebaiki ina kata naa kaisho ele tugani osiligi nchere, keshukunye iropiiyiani enyenak terishatta nemelakua.

Kibelekenya enasiai tosaan amu, ore teneyauni irmutunkini lorgas loishunye, neyai kulo lobore. Ore kulo oishinye oyawuaki, neyai aiput. Neeku nepu ajo, ore enasiai naibelekenya tosai. Amu keyauni, neyai. Ninepu ajo minepuno kulo tankii lorgas tenkata nabo.

Ore nai nabo obarakinot nanarikino pepiki enkitalaakunoto e ushuru, naa tenitalakuni ushuru metii elejare. Amu nepu ajo ore iltung'anak kumok kulo loitalaku ushuru, nakegira aitalaku ropiyiani, kumok nemishaakino. Ninepu ajo, kisapuk empurrore tiatua imuaruan napaasha arashu, iloshon opaasha tenkaraki, kegirai aitalaku mpisai kumok nalang' nena duo naishaakino.

Kaliki naaji orkitok, induat naata nanu. Wore akira aliki kuna duat, naikilikuan tenaa kenyorrakino onanu. Ore taa kuna duat naa nchere, induat naai naidim ateret iyiok tesiai, naidim ailepunyie esiai ang'. Induat naai naishoo iyiok mainotito faida sapuk. Naaliki orkitok tenaa, kenyorrakino onanu teniana duat aiinei.

ore emashini nataasishore nanu oleng tolchamapa lai naa oltaraakita. ena kata enkiremore. eton eitu aiteru aunisho. ore enkata pookin nairem oltarakita olchamapa, naa idol ajo. ore enkata nilo aunisho naa kesidanu edaa, amu kirem oltarakita esidai nitushul enterit nesipisipu, neeku ore enkata ppokin natipiki edaaa enkop neibung aisioki nebulu tesidai.

kaitenge naaji oltungani ajo ore entoki edukuya aaisul tene naa tenintalamaa olchafu. nchere ore enkata pookin nibarn oltungani, nintumia naaj eilata arashu spirit aitobir ena mashini eton eitu ibarnie likae tung'ani. niyakikisah ajo metii olchafua arashu oloiterio lolikae tungani, olika e tungani igira aolo aabarn. naitegen sii nchere ore ena mashini naa kitumia osiatima. neeku ore enkata pokin nagira abarn oltungani, neeku pee eyiolou ajo kitumia ositima netumoki aitumia esidai.

kaidim naaji aitobiko mashinini ainei tenaingor esidai, aa nchere, ore enkata pookin naidim ataasishore inaduoo mashini ainei, naituku, nayakikisha ajo ketii erishata sidai. nchere kaituku metaa safii. metaa metii oloiterio. ore sii enkae ore mashinini naayieu oil ore enkata pokin tenadip esiai napik oil. metaa ore enkata pookin nalo aitumia keisidain ake.

ore ena tenadol ena siiai ore entoki nalotu damunot, aainei naa enkerai ena nagirae, aitengen intokitin naapashipaasha, eniko tenitumia arashu eneiko tenu. idol ajo kegirae aitodol ena keari aajo, ore enkima, naa entoki nemeidimayu pee ekwetikini. ennkerai ena nagira aisum, neyiolou intokitin naapashipasha.

ore tenkaraki netii iltunganak le kaunti e garisa enkop nagol arashu enkop oolamaeitin ,kidim naaji sirkali atareto iltunganak leina kaunti eimu iropiyiani e kra, kidim naaji sirkali ata medung' iltungana leina kaunti iropiyiani kumok tenkaraki negira lelo tunganak aimaa igolikinot kumok.

keira iltunganak aatum ingolikinot kumok, teneeku elaata oo mpala naapuoyie too ntekei. ore tenkaraki ina keikumok iltunganak oogira alejaa iropiyiani ooltunganak, neeku ore too nkoitoi ooo simui naa ekijoki oltungani ekigira aret naa kumpe kegira ake aaya iropiyiani, tenkoitoi empurore. neeku ore naaji eretoto naidim aishoo oltungani laijo ele naa nchere pee ebaya, inkopisini ate, naa ninche etumieki ina tikiti enteke, na tenebaya ine wueji naa kidimi aataret amu, kidim na atalaa mpisai tooltunganak oodolita. alang tenelaaki iltunganak impisia nemedolita.

kajoki naaji iltunganak oogira aing'unying'uny, tenkaraki megira aatum ositima anaa enaishaakino. nabo pee engasa ayakikisha aajo etalaa ositima lenye tenkoitoi naishaa. amu tenetii ositima esile. naa kelelek pee etumi, kake tenelak metaa meeta esile naa kidimi aitobiraki ositima, kaidim sii naaji atooshoki ilopisaani lo sitima ming'urai ositima leine wueji. nchere pee eyekikisha ajo ketii pooki toki esidai, nelimu ajo kainyioo naa pee megira ositima aitobirari.

ore nabo oo nkibooreta natumito aasishore imashinini, naa ebaiki nemayiolo nanu atrewa oltarakita, neeu iidol ajo kanyamalu enkata sapuk agira aingoru oltungani loreu oladuoo tarakita, pee etumoki ataasisho. ore enka erishata tenelo natum oltungani laasaki esiai naitumia inadoo mashinini. ninepu ajo keyieu oladuoo tungani iropiyiani kumok, neeku inepu ajo kegol erihata olenge tenatum oltungani laasaki esiai too mashinini.

ene tipat ena siai oleng tenkop ang amu ore enkitobirata oo kuna masaa, naa keret ilairemok neret siii ilaramatak. amu inepu ajo, teneori imboitie oo nkishu ashu imuatat, naa kuna masaa naanap enterit, arashu olchala, arashu emeodiei, neeku ene tipat ena siai oleng te nkop ang.

eyawua enkibelekenyata sapuk esiai, oomashini tenkesare weunoto edaa amu kesioki, imashini aas esiai alang enpik iltunganak emukunta, keya iltunganak erishata sapuk. kake ore enakata nintumia mashinini ata tenaa eunore ashu enkasera, naa idol ajo kesiooyo esiai.

ene tipat oleng ena siai tenkop ang amu ore kuna rorii naanap enterit arashu isoitok, naa kitasiooyo, naa keya sii enterit sapuk, arashu isoitok kumok, alang tenenap iltunganak, oopeny too nkaik enye, neeku ene tipat ena siai amu idol ajo keesa teleleki, amu keeta e naa kuldo tarakitani oouku, neetae kuna garin naanap. nidol ajo kesioyo esiai terishata kiti.

keidim naaaji enkampuni e safaricom wene airtel, aibung'ata tooloshon lotii abori, neitovir irbaribarani, tiatua nene weujitin. pee etum network atabaiki iloshon pookin. keidim sii naaji, aitau data teleleki, aaa taa bundles nidim aishooi, metaa ore enkinyiangunoto enye naa ketii abori. ore ina rishata naa kidim nenna kuapi natii abori sii ninche aatabaiki. nena tokitin pookin. kidim sii naaji enkampuni e safaricom o airtle, aibung'ata orkulie tururi pee eilepunye imbaa e digital tiatua lelo oshon.

ore imasaa ena rishata naa kenarikino pee eyasishoreki eisul oleng too ltunganak ooyiolo aatasishore. ore enkae, ore imasaa naanarikino te nkisuma ena kata, naa masaa ngejuko amu inepu ajo, tenaa masaa musan naa inepu ajo ketii ntokitin nemeeta, neeku ore kuna ngejuko naa kera, updated naa keeta ntokitin kumok nena nayieuni tenkisuma enarishata.